Mokuongo ne gi dhi epuodho kendo ne gi puro mano ne tich mane chuno ni gi konyre ng'ato ka ng'ato mondo gi time ma piyo piyo mondo orum. Mar ariyo, ne waneno ka ka ne law oyiech to gi duto ne gi nyalo tiyo gi sindan ka gi twang'o godo law koni gi koni kata usi moro ma nyachon bende ma itiyo gi kuth chiewo to ng'ato twang'o atwang'a kata bag moro ma ber saidi ma onyalo dhi go ka moro amora onyalo ting'o gige ma ber. Machielo ayudo ni ne gi nyalo konyore e tije mag udi ne gi nyalo luoko saende, gi nyalo tedo gi te bende kata lwoko lewni ne gi nyalo timo gi te. Machielo, ne gi nyalo puonjo nyithindo, Jo dongo ne gi nyalo puonio rowere kaka owinjore gi dag e miere, kech wayudo ni sa moro ne opuonj nyithindo timbe ma beyo gi ma richo koro seche go ne inyalo puonj gi mondo gi nge .Machielo bende ne gi bedo kaka jo thieth, sa moro kaka ng'ato sa moro ne nyalo bedo ma two ,iye ne nyalo mwore, to jok ma madongo go wayudo ka ne nyalo ng'eyo yedhe mang'eny ma gi nyalo miyo nyithindo mondo nyithindo ochang.